Ore iroruat naimari eton etu itayuni edaa tolchamba naa ichere kangas aiguraa enaa keo enadaa natii olchamba tenaa ilnganyio ning'uraa enaa ketubulua abaiki eweji oshi nishaa pee ebaki eweji ,oshi nifaa peee milo ake atayu edaa netu eku amu, kelo naaku ime enetipat tiatua ilanyiangak iyakikisha ajo iyata imashinini naifaa, amu kisaidia tekitayunoto edaa esidai, niyakikisha ajo iyiolo aitumiya kuna mashinini, aitayunyie edaa amu kelo nijio aitumiya imashinini ataunyie edaa nilo anyial ina daa neeku iyakikisha ajo iyata enkaji nipik nemenyikaki ing'uesi.

Aa ore iroruat ng'ejuko naataduaki eeimu esiai e technologia naa inchere eyau imashinini naaijio ine dron ore dron naa keisaidia aa ilairemok loonchamba metoosho pisha inkaitubulu enye ashua inkaitubulu olchamba naa teneosh pisha naa keisaidia ninche metayiolo enetii inkuti ng'esin naagira anya ena daa enye natii olchamba naa ketumoki naaatol netii imoyiaritin naata kuna aitubulu enye tolchamba naa ketumo atodol tenkaraki naa pisha nawaita drons ore sii tenkaraki naake keitodolu siininche esiai e usalama ore enkae eewuaki naa meing'oru metoosho ake pisha naa endaa ning'oru iltung'anak oomiraki neeku etaa kumok ilainyiang'ak lendaa tenkaraki naa matumisi esimu ashuu komputa ashuu laptop amu iwosh ake empisha enda ino natii olchamba nireu ormutandao amu ore pee ipik oloing'ange naa kedol iltung'anak otii inkuapi naapasha epuonu naa ainyiang'u ena daa ino nituuno ore enkae keidim aatumiya technologia aanoto irkiek ashu keidimi ake aing'uru ketum enkisuma aa nakeiteng'en

Ore inkolikinot naimari eitauni endaa tolchambai kutitik naa

Ore namunaiti naitumia technology aas esiai tolosho le Kenya naa kangas ninye aitunia mashinini naijo drawns kaitumia kuna mashinini nakaaisaidia matayiolo ajo kakwa nyamalitin egira olchamba lai aitumia naitumia teknolojia ayiolou ajo kakwa kiek apik olchamba pesidanu enkulukuoni olchamba pemitoki ngwesi anya nkaitubulu ainei kisaidia teknolojia matayiolo ajo kai ako paitbir enkulukuoni olchamba lai amu ore teknolojia na kayiolou ajo kaa embolea eisidai aatanapik atua olchamba lai nilepunye nkaitubulu tiaraka kisaidia si teknolojia amu kayiolou ajo kenamkaga naba rya enadaa peoku na kasidai ena patumoki aingoru ltunganak lamiraki tearaka pemelo ake neoku endaa namaata ltunganak lainyangak neaky kasidai maijipwngai tearaka oleng

Ore mpukunot eramatare ngejuk eimu teknologia naayau nkibelekenyat, sidain esiai enturore,,naa nchere, ore tenkaraki nayewuo teknologia, naa iyiolou imashinini naishaa, iyiolo mashinini, nikisaidia taasa enturore tolchampa lino, esidai. naa ekisaidia Kuna mashinni amu keeku, ninye kilepu esiai tolchampa, itumoki atuturo olchampa tesidano. nimigil sii aingial olchampa lino. naa ore eimu, enkoitoi e teknologia naa isaidia amu iyiolou ajo, iyiolou enaa, idim ninye aipimo ena terit olchampa lino, niyiolou ena kulupuoni enaa kidim aisidai, inkaitubulu arashu edaa olchampa lino metubulu, tenkata naishaa enaa miidim enaa, kebik naleng, tenaa kebik oleng. Ore naa paa kebik oleng, ningoru eninko, pee esidano Ina kulupuoni ino, aa nchere, ingoru entoki naijo empuliya aponaa pee esidanu ena kulupuoni ino.

Aam ,ore entoki naitayiolo lomon opuku tialo esiai enturore eimu teknolojia naa enkisuma naa kaisum toomashini aa eteknolojia, ore mashinini ekisasa nijo esimu ashu laptop ashu dii ninye computer naa kaisaidia matayiolo, matayiolo lomon sidain ashu lomon oishusu a entururore olchamba neeku ore tenkaraki lelo, ore tenkaraki isimui ashu aa nena kulie mashinini eteknolojia naa kaisaidia matayiolo, kaisaidia sinche , kaisaidia sinche ildakitarini aa lonkishu arashu ildakitarini loonkishu oldakitarini le le leunore keetae ildakitarini leunore aa lijo kuno agriprenueres oextension officers kisho yiok, kisho yiok kira laramatak aa enkisuma , keliki yiok aa keliki iyiok tipat okuna mashinini aa eteknolojia neeku ee ninche naitayiolo .

Ore imasaa naaning'ieki ilomon lenturore naa ining'ie esimu enkaina ore esimu enkaina naa kuna oshi nikinkira aitumiya amu ore teneeta oshi taata eniyieu nias naa ijing ake esimu nilo aikilikuanu ajo kaji osho taata ekunari enturore kaji aiko peelu endaa aai sidiai kai aiko peeku enainyiang'uni araka neeku aa ekitum tesimu nikitum telaptop amu etiu ake sii ninye elaptop enaa esimu neeku itum ake aikilikuanu nitum te computer nitum te radio amu ining ake aa egirai aitangaza egirai oshi aake aitangazaki iyiok aa enaa ildamitarini kulo looonkishu ole ramatare oolchambai keitankasaki iyiok aalikii iyiok aaa esiai eneikunari esiai enturore nelikki iyiok tipat enturore neisulaki naq tolosho lang le kenya naa liki yiolo ajo ore ena siai olchambai weramatare naa ninye naibung'ita economycs ekenya

Ore imbarakinot nashilaa agira aitobir iltankii lashumie kule naa kang'as aakikisha ajo ore lelo tankii naa keisafii naa metii olchafu naa ore intankii lemetii olchafu naa inakata etumoki kulo aatobik naa ore kuna le ainei naa ketii ewueji netii ositima amu sidaidia ositima aa peepik keisaidia ositima matipika kulo tankii lainei ewueji netii barafu ore naa ewueji netii barafu naa keiko kuna le ainei metobiko inkolong'i kumok eitu naa einyiala ore enkae naa keisaidia ore enkae baye naa embarakinoto naa kamip kuna le ainei euweji neijio naaji toan natii iltung'anak kukom oinyiang'u kapik kuna le ainei ewueji natii ilainyiang'ak kumok naa ore enaiko peeku sidai enchumare ekula tankii ore ninye enedukuya aakikisha ajo atipika kula tankii euweji sidai ewueji sidai nemepupnu ilapurok aapuroo naakiskisha ajo katipika iltankii euweji safii peyie meinyiala naa kuna le ainei

Ore enduata aai tenkibelekenyata enkimaa a sola nipang' alo ositima na kanyorr nanu oleng' amu ore ositima naa kelek pintumia amu kitegemeai ositima na ming'urr ninye nkibelekenyat oloing'ang'i amu ore osola na ore nai pesha mingil aitumia sola esidai amu keaku naa measisho. Ore enkae na ketumoi ositima oleng alang sola ore enkae namegol empikata esola nemegol enkingurata ositima ,ore enkae ore sola nemenya olaingangi tenikinoto enkolong sapuk tenikinoto osiwuo miure nai amu ositimaiata iyata sola ore enkae miyieu nai ewoi sapuk ann miyieu ewueji sapuk kake miyieu na tositima.

oree enipimimet ekule naa ekintumia elita aipim kule nikintumia entoki naji milliliter aipim kule kutitik kelo sii nikintumia iljaagi loshi lekilepie inkishu aipim kule oree ikaibilaitin naatae ee kule naa kiata oshi kule kiata kule nayiara ore kule nayiara naa inoshi ale niyier naa ilepu ake kule tenkiteng` iyolo ajo lkiata kule oo nkishu kiata inoo ntare kiata kule sinche oo nkomiani kata inoo nkerra neerae sinye kule oo sirkon neeku inndimu ore tenilepu kule niyierr neeku keji kule naayiara neetae kule nemeyiara ore kule nemeyiara naa kuna ale ake naingua inkishu ashuu intare nena ale naa itelepua ake itelepua ake teswam aton eitu iyier meeta entoki niintasa oree enkae naa kiata kule naaoto ore kule naoto naa kuke nayii nindipa airagie inkolong`i ongwan ampaka nye metabaiki ewiki irragie kule ijo peyiee atiu enaa yoghurt neeku keetae sinye kule naoto naa ore nena kule naoto naa kesidan oleng` oo naa kelo neku ijo keremisho inkuti wejitin kaake keetae sinche naoto neeku nena.

ore emashini naisaidia naa oltarakita amu kaisaidia naaji teunore naaisaidia teunore olchamba , naakaisaidia maitobira olchamba tenetii ninye inkutiti gurmen natii olchamba naakaroro naa kaitobir enkulukuoni ai atumia oltarakita, ore enkai mashini naaponiki enkisambuare naa emashini naunishoreki, naa kaitumiya aunie inkaitubulu tolchamba ,ore engae mashini naisaidia naa emashini nabukoki enkare olchamba, ore toonkwapi naaijo nkunaang' nemedupa enkare naa keetae emashi nikisaidia abukoki olchamba enkare, naa kaisaidia oleng' amu keeku ketum inkaitubulu ainei enkare aitobiraki, ore enkae mashini naisaidia naa emashini nalepishoreki, naa kaisaidia matelepo inkishu ainei tenelo naaji metaa kaata inkishu kumok tolchamba naa kaisaidia naaji matelepo naa katumoki naaji atelepu kule kumok, amu menaauru naa emashi enaa oltung'ani.

Ore nyamalitin nasta enkitumiata omashini nalepishoreki to kishu ekule naa ore enedukuya na kegol enkinyangunoto midim nai kulo aramatak lonkishu kutik ainyangu ore enkae na keyieu eramatare inamashini keyieu oltungani oata ropiyani oyiolo ataramata nona mashinini oaabtenelo ake ninyala nitobir ore nona mashinini na keyieu ositima ashu eyieu eilata enaa enaisha ore enkae na tenitu itumiai kuna mashinini esidai nelek inyal irkin lonkishu ashubenyawa onkishu neaku keyieu nitumia esidai amu kelelek itasur enkiteng nitaya enkiteng enyawa na ore enkae keyieu ltunganak enkisuma esidia atan itu itumia enamashini ore enkae tenitu eeaku olaramatani safi na kelelk eyaki enkiteng moyiaritin egira aitumia enamashini ore enemuisho na nchere sidai duo nai enamashini teniata nkishu kumok menare nai oltungani oata nkishu are

Ore inyamalaritin oomashinini naalepishoreki toolaramatak loonkishu ekuna naa ore embaye edukuya naa kegol enking'orunoto ekuna mashinini neeku kegol ilaramatak loonkishu neeta iropiyiani ekutosha peetumoki naa ainyiang'u ena mashini ore naa kegol eramatata ena mashini neeku tenelo ninye neinyiala naa keitumiya iropiyiani kumok keifaa peyie eyilo olaramatani loonkishu ataramata sii ninye ena mashini esidai ore enkae naa keitumiya kuna mashinini ositima ashuu eilata neeku kenare neetai osituma araki eilata neeku kenare neetai iropiyiani kumok ore enkai ore eton eitu olaramatani loonkishu aitumiya ena mashini naa kenare neisumi enaiko enikoni enitumiyai ena mashini neeku keyieuni neing'oruni oloisim ilaramatak eneiko teneitumiya ena mashini ore enkai tenemesafi ashu teneitu esuj ele aramatani enkoitoi e biotisho esidai naa kelelek eeeki inkishu imoyiaritin ore ene musho naa inchere keyieu duo ena mashini olaramatani oota inkishu kumok amubore naa olaramatani laa enkiteng nabo ake eeta ashuu inkishua are naa enaikash tenitumia enkaina amu inakata naa ake ewku megira aitumiya iropiyiani kumok pesho

Ore maoni ai tenkitumiaroto omashinini e barafu towuejitin onkiri naa kadol naaji nanu anaa kasidai, kasidai enkitumiaroto e barafu amu kiko inkiri metobiko oleng' etu inyiala kiko inkiri uh nkolong'i kumok eton naa itu inyiala naa kasidai naa tenebik amu ore naa tenepiki uh kuna kiri atua barafu nemi nemitoki naa kuna kiri aiinyiala neku ore iloito amiraki ilainyiang'ak naa kinying'u naake ilainying'ak linonok inkiri uh asida sidan kuna kiri nagirae ainyiang'u amu itushuma naa tewueji sidai neeku uh kanyor nanu empikata onkiri uh tenepiki inkiri kuna mashinini ea e barafu.

Ore entoku nagiraaasa tenewueji nadilta oltanki otii enkare nadolita olchamba aa olchamba lijo kitau olchamba lompuja netii irpaipi lenkare neya olchamba neaku enkoitoi ena naitumiai towuejitin nemedupa enkare enchan ashu tenemesapuk enchan tonkwapi nijo kajiado aang nemesapuk enchan oleng neaku kegira abukoki iltangii aasie entoki naji irrigation na enkoitoi nai na k bukokini enkare olchamba eleshamba kiti lompuka na enkoitoi sidai ena naitumia laramatak ashu lairemok lolchambai towuejitin nemedupa enkare neaku kadolita olchamba sidsi idol ajo kelelkng esidai tenkaraki esiai sidai naasita oltangi

Ore erishata sapuk naya simui tenebo onkulie masaa orkilu tiatua esiai ino enturore na ore esimu na kitegemea ana vile nireuta keya esimu sekondi arashu oldakai obo ake peya orkilikuai arashu peiriwaa orkilikuai oloingangi ore nkulie mashinini nijo ntokitin naji sensors na keya sekondi ambaka oldaikaiore imashinini naayieki pisha nijo drawns na keya nai nusu esaa peya enapisha pooki ajo kanyio nagira aasa ilo shamba pookin nelelek igil aya esaa nabo ashu sai are pi process arashu peyie itobir inapisha nayawa petumoki aterewa nkulie mashinini ashu nkulie tokitin nikijo a nkulie apps aa ore kitegemea si kuna kulie mashinini network teneti ewoi nemesida network na kelelek naa nai imutie erewata orkiliku ore enkae ore mashinini nijo satelite kelelek nai eya enkolong nabo ashu ewiki peyie iriwaa irkiliku.